Wĩra wa kĩama gĩkĩ nĩ hamwe na kũrehe ũiganania thĩinĩ wa gĩcigo-inĩ kĩa ũrigitani, oho nĩkĩrĩhaga arigitani handũ ha arwaru kana a member arĩa meyandĩkithĩtie nakĩo ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩragia arwarũ kũona ũrigitani ona matarĩ na mbeca.

Kuona kambuni ya kwĩhokeka ũtungata-inĩ wa ngari intaneti-inĩ, ũndũ wa mbere, nĩ gũtigĩrĩra kambuni ĩyo ĩna marũa makũheana motungata mayo kuma gwĩ thirikari, ũndũ wa kerĩ nĩ kwĩiguithania na kambuni ĩrĩa ĩraheana motungata marĩa ũrabatara harĩ ngari yaku. Ũndũ ũngĩ, nĩ gũthoma mawatho ma kambuni mbere ya kũigithia nayo, nĩguo gũtaũkĩrwo nĩ ũrĩa maheanaga motungata, na gwĩthemana na akora intaneti-inĩ.

Website cia thirikari nĩ cirĩ na maũndũ cionanagia marĩa andũ magunĩkaga na mo ta, ũhoti wa kũhota gũkinyĩrĩka nĩ andũ othe handũ o hothe na ihinda o rĩothe na makamũkĩra motungata wega marĩa marabatara. Oho, website ĩno nĩ ĩnyihanyihagia andũ aingĩ mawabici-inĩ mathirikari na nĩhotaga gũtungatĩra mũingĩ na ihenya kuona tonginya mũndũ athiĩ wabici-inĩ nĩguo atungatirwo.

Maũndũ marĩa mũndũ abatiĩ kũhingia nĩguo aheo marũa magũtũarithia ngari nĩ, gũkorwo ena ũkũrũ wa kũheo marũa nĩgũo kuma mĩaka ikũmi na ĩnana , ũndũ ũngĩ nonginya mũndũ akorwo na kĩbandĩ kĩa bũrũri . Oho nonginya mũndũ akorwo nĩ athomeire thukuru njĩtĩkĩrie nĩ NTSA na akahatũka kĩgeranio kĩa ũtwarithia wa ngari.

Honge ciakũĩruta kũgerera intaneti-inĩ nĩcihotithagia kũheana gĩthomo kĩega kũhatũkĩra kũhũthĩra maũndũ marĩa maratũma arutwo gũcangĩra rĩrĩa marathoma ta arutani kũria ciũria. Ningĩ, arutani arĩa marathomithia kũhatũkĩra intaneti mena ũmenyo mũingĩ wa gũthomithia na wa tekinoronjĩ ĩrĩa ĩratũmĩka. ũndũ ũngĩ nĩ gũkorwo mathomo ma kothi ĩrĩa ĩrathomwo nĩ magaĩtwo wega nĩguo gũtigĩrĩra syllabus yothe nĩyathomithio hatarĩ gũtiga ũndũ onomwe. Oho arutwo nĩmaheagwo kĩgaranio njĩra ĩrĩa yonanagia atĩ mathomo marĩa marathomithio kana maraheo intaneti-inĩ nĩ mega na ũgũo nĩ kũhetũkĩra maũmĩrĩra ma kĩgeranio.

Thirikari ĩteithagia arĩmi kũgĩa mbeca cia kũgũra mahiũ kũhatũkĩra ngombo iria iheanagwo nĩ rũhonge rwa ũrĩmi kũnyitanĩra na honge cia NGOs iria ciheanaga mahiũ na ũrutani wĩgiĩ mahiũ harĩ arĩmi. ũndũngĩ nĩ kũhetũkĩra mĩbango ya thirikari cia county iria iheanaga mahiũ kũrĩ ikundi kana kũrĩ arĩmi kĩũmbe nĩguo kũnyihanyihia ũkĩa matũra-inĩ.

Andũ aingĩ mendaga irio cia mũgũnda tondũ nĩcirĩ na mũcamo mwega gũkĩra cia mĩkebe. Irio cia mũgũnda ciĩna indo iria cihũthĩkaga gwaka mwĩrĩ kũona hatirĩ ndawa kana chemical cihũthĩkĩte. Kũringithania na irio cia mĩkebe iria cirabatara chemical wũigi-inĩ , irio cia mũgũnda citirabatara wũigi mũingĩ kuona cihũthĩkaga hauhau rĩrĩa ciarutwo mũgũnda.

Ũmenyo ũrĩa ũrabatĩrĩkana gwĩka ũndũ ũyũ nĩ gũtaũkwo nĩ mawatho ma mũthako ũyũ, kũmenya indo iria irabatĩrĩkana ta mũbira wa ngobu na mũtĩ wa gũthaka na irima rĩrĩa ũbatiĩ gũikia mũbira waku. Ũndũ ũngĩ nĩ ũhoti wa kũhota gũthaka mũbira meciria maku me hau hatarĩ gũthumbũrwo nĩ ũndũ o wothe.